Gi ma timre kae aneno ka mae en jatelo mi iluongo ni Raila Amollo Odinga. To aneno ka owuoyo gi ji chalni ong'iso ji gik ma odwa timo negi ni odwa loso negi kata ndara, odwa loso osiptende mag sirkal ma ng'ato ithiedho nono. To Raila Amollo Odinga en jatelo ma duong ainya e piny Kenya. To osegombo ga ni obed jatelo ma rito Kenya ,to pok omiye thuolo no. Kata moro mane opiem gi Uhuru, uhuru kuom jatelo ne ok oyudo. Uhuru emane oyudo. Kata bed ni ne opiem gi Ruto ti ne ok oyudo Ruto emane oyudo. To en jatelo ma ber ainya kaka joluo ong'eye kata kata kaka jok moko ong'eye. Joluo ohere ainya, akia kata ma omiyo ohere e piny luo.

Gi ma biro e pacha ka aneno olemo ni en ni ya, aneno olemo ni. To olemoni en olemo moro ma ka japur pidhe to nyaka pidhe ma ber .Ne wach olemo ni kok ipidho ma ber to onya wang' kata onya thoo, onya koso ma ok onyak. Koro nyaka pidhe ma ber to be nyaka ol ne be pi pile nyaka oyud pi ma ber .Kosenyak ma ber ma ogolo olemo e kok a inya gole e puodho to japur nya use kata en owuon inya tiyo kode. Japur no ema yiero gi ma nya timo kode. To olemo en olemo ma ber ainya okonyo gik mangeny , okonyo e dend to e dend to be e dend omedo eremo. En olemo ma ber kuom kata jok ma dongo nyaka kata nyithindo tee.

Mae aneno ka magi niang' ma idwa pidhi to niang' ka idwa pidhi japur nyaka ng'e kaka ipidho niang'. Niang ok oidh apoidga kaka olemo moko, niang opogore opogore ne wach gin gik ma ti chakre loo gi kunyre nyaka piny e loo ka gi dhi malo. Koro niang' en gi moro ma ka ng'ato opidho nyaka bed ni ong'iyo gi pile kaka gi ti. To kok ong'iyo niang' ma opidho no nya ti marach to ne ok nyal nyak. To be niang' saa ma opidhe nyaka okunye ka moro ma ber, ko okunyo loo ma this to kuma this no opidho niang'. Niang no nya two atwoya kanyo to ok oti . Koro nyaka kuny ne loo ma ber ikunyo e kok iketo niang' no wii niang mondo oti. En oonge kodhi ne kodhi ne en mana wi niang' no. mano e kodhi ne.

Gi ma timre kae aneno ka kae en huduma center to huduma center en ku ma gik mangeny timre gik moko kaka ka ngato dhi loso kipande, obiro loso kae kata ng'at ma biro loso biro loso kata gik gi kura. Obiro loso kae huduma center. Kata ng'at moro ma dwa ni ochul ne pes skul ibiro los ne gigo kae. Koro huduma center en kuma long'o ainya okonyo . To jok ma tiyo kanyo be gin jok moko ma osomo ne wach ok dang gi bed kanyo kok gi somo kata ka gi kia ndiko. Nyaka bed ni gin jok mosomo mondo gi kony ji. Ne wach inya yudo ni miyo ma ok osomo biro loso kipande kata olalo kipande koro obiro mondo olos ne manyien koro nyak bed ni jogo gin jo ma osomo ema konye.

Tich mar pur itimo e aluora wa ka japur nyaka bed ng'at moro ma ong'eyo sa ma opithe gi saa ma ogolo olemo e puodho .Ok ni en moro ma kia kata gik ma otimo en opidho saa moro ma piny otwo mano gi ma opidho no dhi thoo kata dhi wang'. Koro tijni e aluora wa tich mar puro e aluora wa en gi nengo ainya niwach ka japur opuro ma olemo ma opuro no owuok onyak ma ber dhi miye pesa onya tero e chiro to ouso ne ji kata en owuon onya tiyo gi olemo no kasto japur nyaka bed ng'a moro ma ni gi gik puro. En gi jembe ma odhi go e puodho ok ni sa ma odwa puro e koka odhi kwayo jembe. To nyaka bed ni en gi kwer, kwer kata ojala mar tong'o gik ma oyugno oyugno e puodho ok ni saa ma odwa tong'o gi moro e puodho odhi okwayo.

Gi ma timre kae aneno ji ang'wen to achiel kind gi orwako ogudu, to ariyo aneno ka oting'o simo e lwetgi to achiel aneno ka wuoyo gi jowete gi. Chal ni ma gi gin jopur to ma wuoyo gi jowete ge gi chal ni ong'iso jogi kaka onego bed ni gi puro kata kaka onego bed ni gi timo , ne wach japur nitie gi moro ma ong'eyo to nitie moro ma okia. Koro jopur moko inya yudo ni ongeyo gi koko okia. Koro chal ni mae japur opuonjo jopur wetegi gik ma ong'eyo, kasto jopur wetege gi be dhi puonje gik ma okia kata gik ma ongeyo ma okia .To ma e ma e ber ainya ne wach ng'ato ng'eyo gi moro ka ne ikia ti idhi ki ing'eyo.

Kaka ng'ato onego bed ni tiyo tijni en ng'at moro ma onego ng'e kaka ipitho ok ni en ngat moro ma pitho apitha sa moro amora ma pachhe omiye kata ma wiye omiye. To nyaka obed ng'at moro ma ong'e ng'iyo ka gi ma opidho no ti ma ber ,kata ka okethre, kata ka onego odo gino, kata ka onego opudhe okethere makoro onge gi ma onyalo konyo. Koro japur to nyaka obed ni onge ni gi ni ikiro ne gini godhiambo ka godhiambo kata ka en gokiny ka gokiny. Ne wach inya yudo ni ng'ato opidho gi moro to ok okir ne kata pi to ndalo go koth ok chwe. Gi ma opidho no dhi wang' kata dhi thoo ok odhi twi. To nyaka ko opidhe to kok okir ne pi o mano nya be do ni koth chwe godhiambio ka godhiambo kata gokinyi ka gokinyi. Koro ok nya chuno mondo okir ne pi ne wach koth chwe.

Gi ma biro e pacha ka nono tijni, aneno ka magi gin jok ma orwako lewni ma chal to aneno ka moro orwako rinda to gi rwako abuog rombe to aneno ka chal ni gi ng'ire kata chal ni ne gigo picha .To aneno ka kanyo ondik ni huduma center. To tich mar huduma center, huduma center en ku moro maduong' ainya to tije en ni ya, ng'ato nya dhi kanyo saa ma odwa loso kipande kata jalno ma kipande ne olal to koro dwa ni olos ne ma nyien, onya biro kae ti ikonye. Kata kae huduma center en ku ma ikwano ga ikwano kura kae ema ikwano ga kura. To tijni en gi pesa ainya ne wach jok ma tiyo tijni ichulo gi sirkal giko dwe.

Weche man kod nengo kae aneno ka mae ne en ma en Gachagua. Gachagua ne en jalup jatelo mar Kenya to ne ogole ne wach weche matindo tindo to sani ok en jatelo moro amora e piny mar Kenya. Saa ni tije en mana wuotho ko owuoyo gi ji to ong'iso ji gik ma onego otim kata gik ma ok onego gi tim. To kendo weche man kod nengo kae chal ni odwa ni obed jatelo higa ma biro. Koro ong'iso ga ji ni ogone kura. To ka ji ogone kura obiro tiyo tich ma ber ainya molo jatelo wa ma Ruto . Ji to ok dwar Ruto ji dwa ni oyier jatelo moro ma nyien.

Gima biro e pacha ka aneno gini aneno ka kae nitie ot moro maduong' mondik ni Novatel. Chal ni kae en hotel kata chal ni kae en kuma ng'ato nyalo biroe to budho abudha to nyalo bedo ni mae en hotel to hotel ni nyalo bedo ni en gi kar chiemo, en gi kuma ji ninde, en gi kuma ji yueye koro ng'at moa kata oko to ochopo modeko nyalo biro to nindo kae to chulo pesa ko wuok gokinyi. To utegi gin ga bei mang'eny ahinya. Dwaro ng'at moro man gi pesa, ok ng'at moro ma onge pesa ma nyalo dhi nindo kany to bang'e sama ikwaye pesa oonge pesa mochulo makata inyalo kete mondno ogo dasta kata oluok gik moko mantie eiye kanyo.

Gi ma biro e pacha ka aneno gini en ni ya. Aneno ka ma en jatelo Amollo Odinga. Chalni kae ne okwayo ji mondo ogo ne kura. To ndalo gi chal ni ne opogo nyaka ji pesa mondo ogo ne kura .Inya yudo kata ni jatelo ng'at moro ma dwa bedo kata jatelo mar kumoro omiyo ji pesa, kata sikari, mogo ,mondo ji ogone kura. To kae Raila ne okwayo ji ni ogone kura to ne ok nok oingo. Uhuru emane Ruto ema ne oingo .Gini ne omiyo jopiny okuyo ainya moloyo joluo ne okuyo ainya ne wach ne gi dwaro ni Raila ema obed jatend gi ne wach onge chieng' moro ma jaluo osebedo ga jatelo koro ka Raila ne obet jatelo ne dhi bet mor ne gi.